Ore ena bae naa ene tipat temurua natii, naagirae aaya ashetishore. neekj ore ene wueji naa wueji neshiteshoreki, Kuna baou Eton eitu eyae aashetie nkajijik. ore paa ene tipat ena bae, naa ore Kuna baoi. neshetieki nkajijik, neshetaki sii matejo enkang napiki ntokitin, pee anaa nkishu. ewueji nelepieki nkishu. neshetieki sii olmunada. ewueji taa nelepieki nkishu, neremieki nkishu. nitaasi ntokitin kumok. neitukuyieki. neeku ene tipat ena bae oleng. ore kulo tunganak egira adung Kuna baoi. aiririki iwuejitin neeyieuni nepiki. neeku ore tenisudori Kuna baou. nisaidia iltunganak, meteshitore. aashetie ntokitin napaasha. pee isaidia too nkajijik. nisaidia aikenoo ntokitin anaa nkishu

Ore kulo naa ilanterera logirai aitoi pee etumokini atun. Ore ilanterera teniun eshali nemebulu akuu inakitubulu ashu aisho. Ore kulo naa kiputi ele tupa nepoi aisudoo teweji nemetumi enkare ashu enkae shalai akeyie pookin nisudori pee etoi aitobiraki petoyu ilo kiyo looti atua peisho ilanterera metoito netumoki atubuku tenkata naaku enapiki enkop aun. Neeku ore ena baye naa enetipat oleng' amu ore peetoyu ilanterera naa teneuni apik atua enkop naa ketumoki atubulu meeta ilchanito itoku apuonu aisho. Neeku ene tipat ena baye oleng'.

Ore kulo naa ilanterera oitayioki tochampa nepuoi aapik ewuji metoito peyie etumokini aatuun. Ore ilanterera naa keyieu naa ore peyie iyieu niun ningass apik ewueji metoito metoosho enkolong nintalam enkare peyie etumoki aatoito okeng amuu ore peyie iun eton eshali neidimayu niany ebulu. Niaku ore engeno naata naipirta ena naa nchere enare naa ore peyie intayu ilanterera nishaash metoosho enkolong peyie etoyu. Nilo atur inkumot tolchampa niun nebulu.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ore kuna naa inkaitubulu ashu impuka naatuboki tewueji, naa ore ena kop naa, enkop nanyor endaa. Neaku ore entoki nalotu indamunot naa eunore tenkop nasheita. Ore pee ipik endaa enkop, nireshu metubulu aa taa ipik enkop ,niremoki, nintayu eriaa, nipik ilkeek pee etumoki ataaku enaduo daa. Neaku ore entoki nalotu indamunot naa eramatata nincho enaduo daa etii emukunta, enare nipik ilkeek oishaakino, niremoki, nintayu intokitin pooki naamitiki ena duo daa ebulu aitobiraki. Keuno ena daa aitobiraki naa ena naishaakino too indaiki.

Ore etoki nagira aasa tene naa, egelare etiiki etijinga iltunganak olaini pee etumoki ategelisho. Neaku ore tenkata egelare kishakino neetae iltunganak oitasheiki eseriani. Ore sii kulo tunganak ogelisho enare nesuuj ikitanapat naishikino. Neaku ore ene iltunganak ogira agelisho netoosho olaini pee etumokini aihudumia tenkoitoi naishikino. Ore siai oltunganak oitasheiki usalama naa ena maana oleng amu tenemetii kulo tunganak oitasheiki naa, kelelek eara kulo nelelek etumi akeyie imbaa nemeishakino tenkaraki enaduo siai megirae aitasheiki. Neaku ore ekitashekonoto esiai naa enamaana oleng.

Ore enaiko tenalimu ena, naa ore ena naa embaye etipat, amu ore ena siai e teknolojia ashu e dijitol, naake egira ayau inkibelekenyat sapukin oleng'. Ore tena kata naa indim oltung'ani ataasa imbaa kumok itonita ake, indim aing'oru intokitin napaasha, indim aipotu intokitin nai nekiakini iton, alang' enoopa kata, aa iltung'anak eiruwari, teniyou niriwaya olkilikwai, naa oltung'ani eiriwari meewa oladuo kilikwai, nelelek elo inkolong'i naaji naikash, eitu eitabaya oladuo kilikwai, nelelek elo nemetum oladuo tung'ani liyou nincho oladuo kilikwai. Ore tenakata netaa esiai esimu ake, esimu ake idumu oltung'ani niosh, nebaiki oladuo tung'ani olkilikwai ina kata ake, o intokitin kumok naayauwa ena kibelekenyata e digitol alang' enoopa kata.

Ore sukukuni naishoori sawadi. ore ene dukuya, sukukuu matejo naaji, teneidipi oltungani sukuul naa ekeidimi aishoo sawadinina olong. ekinchori sawadi iltunganak opaasha. ekidim aishoo sawadi naaji iltunganak, leeta enibaikinore. ashu iltunganak naji matejo ilchoreta. naa ekeidim oltungani aishoo sawadi. entoki akeyie naata nadol ajo kitiship. sukuukuu einoto. ore enkolong' eunoto ino, naa ekeidim naaji ilchoreta linonok aishoo sawadi. ore enkae, enkolong' naaji matejo nayamisho oltungani ashu matejo naaji nikiyami. ekidimi inoolong anyaaki aishoo sawadi. nreku Nena sukukuni naaji kidimi aishorie sawadi.

Ore siai naishaa peyas ilarikok lororei naa kenare naliki iltungana emaana ele rorei, neitengen iltunganak eneiko pee enyoraa ale rorei, neaku intokitin kumok oleng eishaa peeas kulo larikok lororei, aataa kenare kenare neibung'i iltunganak ale rorei metayolo ajo kanyioo maana amu tenemeyiolo oltungani maana erorei nemiindim ake atusuja entoki nimiyielo, neaku enare nayiolou ajo enamaana ele rorei, naa ena kipirta eeta pee esujutai. Miindim ake iltungani ainyoo nisuj nai metejo iltunganak oirorita ashu entoki ake iyie pookin, lasima piingas ayiolou maana piitumoki atusuja.

Ore ena naa olmishire le sukuul, aa taa ena sukuul eshumata naji university of Nairobi. neeku olmishire ele oitodolu ena sukuul. ore Kila ewueji ashu Kila akeyie sukuul naa keeta olmishire lenye. ore ele, netipika ninche ntokitin napaasha, aa etipika emotonyi. nepik olcharkuk, nepik olowuaru keri. nepik akeyie ntokitin kumok. nepik ebuku teshumata. neitodolu. niger ene wueji aitodolu ajo keeta naboisho. neeku ore ele, ena toki neitodolu ajo olmishire Lena sukuul ena. ore peedol oltungani pookin naa keyiolo ajo ena sukuul eitasheki ele mishire. naa Kila ewueji e Kila enkampuni neeta olmishire lenye, neeku tenidol oladuoo mishire niyiolou ajo ole nkampuni naje.

Ore entoki naisho tikit omatatuni neibelekenyai anaa enkolong anaa esaa naa ore nedukuya naa enkumoi ashu enkutisho oltungana, teneaku iltunganak kumok nkibelekenya tikit aataa ore kulo tungana loo ingarrin loo matatuni neitalaku iropiyiani kumok amu keyolo ajo lasima peetum iltunganak oonap. Ore sii peaku iltunganak kutii nelelek eitadoyiori enaduo tikit amu kelau iltunganak oonap naa kejo ore kulo kutik otii, nejing' enaduo ingarri ashu enaduo matatu. Ore sii duo ingarrin kumok te irbaribara nelelek edoiyio tikit amu keaku keitadoiyo tikit pesaraa iltungana. Teneaku ingarrin kumok ashu kutii naa kelelek eilep tikit.

Ore ntokii nadamu tanadol ena naa eranyare arashu enkitishipa naitishiip ltung'ana naijoo kuloo ltung'ana te nkaata nae matejoo naaje emashoo najee. Ore kuloo ltung'ana naa keponuu oshii araanya enkolong' naetai emashoo. Naa ore ena ranyare enchee elelek eponuu ltung'ana loopasha etaa enkiguraan ashoo enkiguraritin loapasha naa keitiship ltung'ana enia. Ore ena kishopoo enye naa kepaashari naa keitiship shii inye ena ltung'ana. Naa ore ntokii nadamu naijii matejoo naa siruatin naetai poo oponuu kuloo ltung'ana ashipakinoo ashuu aitiship ltung'ana. Ore pee eraanyi ltung'na laijoo kuloo naa keitakweni oltung'ana loitiship etua siruatin.

Ore entoki nagira aas tene, naa olaitengenani ogira autaki ilotengeni , entoki ashu ntokitin naagira aisomea. ore kulo naa engeno naje eshomo aing'oru e computer ashu, ena technology nagira aendelea anaake. neeku keyieu neeta oltungani engeno nagut naibelekenye anaake pee etumoki aelewa enegira enkop aikunari. ore tenakata nemitumoki oltungani ataasa aitoki eitu iyiolou aitumia Kuna mashinini e teknologia neeku kegira kulo aisumare, pee eyiolou aitumia. pee etumoki aatayiolo enegira enkop aikunari. netumoki sii naaji anyaki ayetu aisuma irkulie. netumoki ninche aitumia Nena mashinini ataasie ntokitin.

Ore paa enetipat teneesi ena. amu ore taa Kuna naa mpuka naagirae aetubulu iltunganak oonotito engeno naje naunie. ore ena kop, naa kelelek mesha oleng.aa taa kiti enchan. neeku kiti enkare natum inaduoo puka. ore peepiki, nkujit naatoito. aitaman inaduoo puka. nemitiki enaduoo kiti are natum, itoki enkolong' aingatie. neeku ore peepiki Kuna puka nkujit, neibooyo enkolong' pee mingatie mpuka enaduoo are. ore sii enkae, nemeitoki enaduoo are elo, nitumia inaduoo puka pee ebulu aitobiraki. neeku ore ena bae naa ene tipat. amu kibooku mpuka enkare. peetumoki atook nebulu aitobiraki.

Ore entoki nagira aasa tene, naa iltunganak oogira aouku nkariak. ore enkare naa entoki emaana oleng. naa kitodolu ajo ore tene, kekiti enkare tenakop neeku kesaraa iltunganak aouku. pee etum entoki naitumia. ore enkare naa entoki emaana, amu kepiki neyierishoreki. neitaasi nkulie tokitin poookin. neeku ore entoki nagira aasa egira kulo tunganak aoku enkare, peepuo aitumia, aitaas Nena tokitin pookin. kitodolu ajo ore tena kop naa kekiti, ashu kiti enchan. ashu meetae dii ninye piie aduoo kiti are naatae, nesarari aouku peetum Kila oltungani.

Ore entoki nadamu tenadol ena, naa ore kulo naa ilaasak lesiaie wueji neje, ashu iltunganak, oota enkampuni nagarita. neeku kepuo aatoni aapik irorei enebo pee eyiolouni eneikunari enaduo siai. elelek aa kitaituo iropiyiani. kila oltungani iropiyiani naaje pee etumoki ataasie enaduoo biashara. neeke ore eton eitu ees Ina biashara. nengasi aatoni aapik intokitin enebo. peeyiolouni ajo kai ikunari enaduoo biashara teneesi. keyiolouni jo ntokitin naaje eyieuni, ntokitin naaje itumiae. naa enkata naje eya kuna tokitin. neyiolouni ampaka, olekosiayio otumi tenaduoo siai .neeku keetuo kulo tunganak atumo pee eyiolou enaikunaa.

Ore eneikoni tenetumi ena baye, aa ore taa kuna naa inkwashen oolkokoyo, kepiki inkwashen enkop o ashu keiputi inkulukwok atua ilkuniyani, nepiki inadauo kwashen atua, neudi kila tonata e nkwashen, peetum enaduo kwashen neimu egirea abulu. Ore intona amu ninche naa enyai toonkwashen, nebululu ninche tiatua enaduo terit natii atua oladuo kuniya. Neaku ipik ele kuniya inkulukuok naishaakino, taa naanare nebulunye enaduo daa aitobiraki, nibukoki enkare, nipik ilchanito oishaakino, nintalam intokitin pee menya, nebulu endaa ino aitobiraki, ometabaiki kiwang'o naaji.

Ore iltunganak oranyu naaa keret oleng ena ranyare tengaraki ore peerany eladuo tungani petil laduo ooranyakini naa kelelek eitau kulo tunganak impisai neisho oladuo tungani oranyu, ore peetum iltungani mpisai aale oranyu naa keitaas nkule tokitin enyena ashu opanarie enaduo ranyare enye nelotie wejitin aranyisho, neyiolouni eladuo tungani neisapoot iltungana kumok aisho iropiyiani naa kelelek nai ikinchori nkule tokitin ake ,inkule sawadini nemee iropiyiani, neaku ore emaana eranyare te iltungani oranyu naa keayaki iropiyiani nikincho ilkule sawadini nikincho sii mikitayielouni iltunganak kumok.

Ore entoki nadamu tenadol enaa, naa ore kulo aasak le siai le ewuejii naje, oshomoito entumo peepuo aimaki enegira esiai aikunaari, neimaaki naaji matejo iintokitin naagira atumore tenaduo siai aa taa imba naayaki batisho, enaduo siai enye, neimakini naaji inkoitoi naapashieki, neimakini sii enaeikoni peelo enaduo kampuni ashu enaduo siai dukuya. Neaku ore kulo neshomoito aatumo aapuo aing'or ewueji netiiki tena kata, neig'urariiifaidani naatumitoi tenaduo kampuni, neing'urari inkasarani nainotoki, neing'urari sii eneikoni pee epaashim, neyolouni eneikunaari enaduo kampuni , peetumokini aitaa enaduo kampuni.

Ore ena siai, naa kisapuk oleng tenkop ang, tenkaraki keun iltunganak maua. pee eitobir enkop. ore Kila oltungani. naa keyieu neeta, naa sidai compound ashu enkop namanya. neekh ore Kuna maua neuni Kila oltungani tenkang enye. pee eitobir enaduoo ang enye, paa ore pee ing'or oltungani naa kesidai. neeku kisapuk oleng ena siai tenkop ang. tenkaraki Kila oltungani neyieu neeku kisidai enkang enye ashu ewueji nemanya. neku ore eneyieu naa sidai enimanya naa inyoo aitobir. ore enkitobirata. naa eunoto ekuna maua. neeku Ina paa sapuk ena siai tenkop ang.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa iltunganak kituak egirae aisum, iltunganak kituak enegira enkop aikunari ore enkisumata oltunganal kituak naa kepaashari alang' enikoni inkera kutitik. amu kelelek enkisumata enkerai kiti alang' enoltungani sapuk ore pee isum enkerai Eton aa kiti, naa kesioki aningu enaduoo naji. kake ore pee ebulu oltungani aaku oltungani botor, naa kegolu esioki aibun enaduoo toki nagirae autaki. neeku ore ele tungani oitashe. kegira autaki kulo tunganak entoki naje. naa kepaashari enaikoni teneutakini anaa nkera.

Ore inkoitoi naaji naidim oltung'ani ariya ayau emponare esiai o lashumpa oojing'u olosho, lenye. Naa ore ene dukuya ore kuna ropiani naalak kulo tung'anak, kulo ashumpa naa keitadoyiori metaa meilepakinyeki duo sininche kunaa ropiani zaidi, kepiki kiwango naaji naa ore pee elak oladuo tung'ani, naa ketum enkop faida nemear sininye sii oladuo tung'ani. Ore sii enkai, keyauni intokitin naashiopakino kulo ashumpa nepiki ewueji nabo, ashu neriki kulo ashumpa meshomo adol, pee enyoru enaduo toki, nepuo aliki ilkulie intokitin natodua, neisho ina toki ilashumba metopanari oojing'u enakop olosho lang'.

Ore naa enkiroroto olarikoni lenkop naa enetipat ena tenkaraki ore pee iro alarikoni lenkop airorie iltung'anak lenyenak nelelek naai itumutum aatolimu nchidai arashu ntokitin nigirara aimiaa naa elelek itatuakini ntae nena shidai neeku ore ena naa embaye etipat tenkari ore pee iro olarikoni airorie iltung'anak oorikito naa kesidai tenirori amu kelelek epiki olning'o loontokitin naasi onkoitoi naasieki netunoki iltung'anak aatotoni teseriani tenkaraki ketum ewalata ontokitin duoo naing'oru tolarikoni lenye, neeku enetipat ena baye.

Ore paa enetipat ena bae tenkop natii, ore taa ene wueji naa ewueji nemirieki mpala. ore oshi taata ntokitin kumok naitumiae, naa Kuna pala naasiri itumiae Kuna mashinni. amu ibelekenye enkop, meekure aa kesiri empalai aigero, tenkalamu ashu te bukui. etaa kigeri aitumia Kuna mashini, Naina paa ene tipat ena bae tenkop ang. tenkaraki lasima pee eetae iltunganak oos Ina siai.aa taa kebolo oltungani enkaji naaji nalo asirie Kuna pala neeku ore peelotu oltungani pookin oyieu nesir enaduoo palai. naa keeta ewueji nelo asirie. neeku ina paa ene tipat ena bae oleng.te nkop natii

Keatae irkiek kumok losero oobak imoyiaritin napaasha, neatae sii iltungana liapa oyiolo irkiek ooki nai oltungani oota imoyian. Ore kila imoyian naa keata ilchani lenye liok, keatae irkiek laijo leparmunyo, neatae intipilkwa orkule irkiek ake kumok. Ore leparmunyo naa iwuok oltungani naaji matejo emoi enkosheke oo ashu tenieta olkirobi. Ore iltungana liapa amu kulo irkiek apa le intim eitumiya naa keyiolo, keyiolo olchani omoyian nabal iladuo ilchani, neaku teniyeu niwuok iladuo irkiek naa ikilikini ake ajo.

Ore enaiko tenalimu ena naa ore kulo naa iltung'anak naai matejo ilchoreta ooshomoita netumo tewueji neje eeta naai matejo lengo ashu embaye enkipirta naawa meshomoita aatumo tine kelelek eeta entoki napuo aaimaki nepuo aatumo tenkoteli ninyiang'uni endaa nenyai pooki tenebo ore esidano olchoreta tenetumo tewuei nebo naa tenetoni nenyaa endaa tine netoni aashipakino nedamu imbaa naai matejo e apa naataasa ore ina nisho oltung'ani metishipakinoi nening' esidai tenkaraki enotore ilchoreta lenyenak naai matejo oobayioro tenkata naado neeku enetipata ena baye amu keyau iltung'anak tenebo.

Ore entoki nagira aasa tene naa osirua oje eeta matejo naaji oloshomoki asirr aashu asirisho niaku ore oshi tele sirua neishop naaji ltunganak nkilanik naanyanyuk naa osirua le tipat ele oleng amu tenepuoi alak mali naaji oltungani naa keyau ena naboisho too naduo angitie pokirare neyau sii naboisho oltungani naaji linono matejo lchoreta naa kisaidia oleng amu ore pee epuonu ltungana nebo naa keyau naa naboisho tiatua kulo tunganak niaku ina toki nagira aasa tene egirae ashipakino ilo sirua oshomoki aalak mali

Ore entoki nagira aasa tene na iltunganak lrmurua oshomoito entumo nelotu olarikoni lenye egira airorie laduo tunganak lenyenak ore esidano olarikok tenetumi olarikoni oijalie ltunganak lenyenak na kelelej etumi temaduo murua tenkaraki kinining oladuo arikoni ltunganak nining si ltunganak olarikoni lenye ore peetai nai matejo entoki naji a kidina toliki metaa nidim ayawa ninye na kelek etumi olarikoni tenewueji neaku ina entoki etipat.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ore kulo naa ilkeek le sipitali. Ore kulo keek keisaidia iltung'anak oomwoi, naakeishuunye imoyiaritin napaasha. Keatai iltung'ana oisumare ena siai olkeek le sipitali naa keyiolo ajo kakwa keek eitumiyai abakie, kila emoyian naatai. Neaku ore entoki e maaana tene, naa ore pee ilo ninepu oltung'ani oisumea ena siai, naa tiniata emoyian naje, nekibaki pee itumoki aishiu tenakarake, ore teniok laduo keek, nepuo aishuunye ena duo moyian. Neaku ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ore eatai ilkeek neatai iltung'anak oisumare, nemeatai emoyian nekindim aidimuu tenkaraki kbakieki kulo keek.

Ore ena baye naa embaye e tipat, aa ore taa kuna naa inkera e sukuul, naipang'utua te darasa nepuo aar empira. Ore enkiguran too inkera esukuul naa keisaidia amu keisho indamunot oo naduo kera metushukunye, peitoki adamisho aitobiraki. Neaku ninye eipang'a inkera naaji te darasa apuo aar empira. Naa teneshukunye darasa, naa kening'u enajo olmwalimui, ashu olaisumani lenye, alang' enaning'u duo ewuen eitu eipang' awuo aar empira. Ore enkiguran tosesen loltung'ani, naa keisaidia amu keshuku indamunot peitoki oltung'ani adamisho aitobiraki, amu keisaidia enkwetata osarge, keisaidia indamunot pee kishukunye ake tadamisho aitobiraki,. Neaku ene maana ena baye neaku enare neishori inkera metadalata pee eshuku indamunot.

Ore enaiko tenalimu ena, naa ore ele naa olarikoni egira airorie iltunganak ashu ilarikok, ilooti lenyenak. ore olarikoni tenelo airorie ilooti lenyenak. naa keleki imbaa enaishaa nikunari. neliki inkoitoi naimi pee eesi inaduoo naa. ore pee eeta iltunganak ashu kulo arikok inkilikuanat naata, naa kelelek ikilikuan oladuoo arikoni. neolikini. neyiolouni eneiko teneramati iltunganak. ore pee eeta ele arikoni intokitin naayieu neliki iltunganak. ilooti lenyenal pee epuo aaliki kulo tunganak, kulie rayiaa naa tene wueji eliki. nepuo irkuliek aitabaya ilonkilikuai oishoo olarikoni. neeku ene tipat ena bae peesk iji.

Ore ntokitin nadolita tene naa lairikok ooje onotote, negira airorokino taa ore ena nkirorikino enyee neitodolu naiboisho laata kuloo laarikok tang'araki erikoree nkop. Ore kuloo naa laikwatak apaa ogiraa aing'uruu loirikaa ojii. Ore netuum oboo ore olikai netuu etuum. Ore ntokii e maana naa ore pee etuum lonotoo oladoo oorika nenere naa ore ele letuu etuum neibung'akino aas esiai tenebo. Tang'araki ore doo lengo enyee ashuu enkipirita naa pee eramaat ltung'ana tenebo. Naa ore naa amu enotoo oboo netuu etuum olikai anaare neponuu aaku entokii naboo neeshet oladoo oshoo orikitoo kuloo arikook. Neeku ebaye e tipaat ena.

Ore osiwuo oinguaa esimiti tebiotisho oltungani nemesidai, aataa teniwuok eladuo osiwuo oinguaaa esimiti naa kelelek einyal oltungani atua isesen ikipieu ale esimiti nelo aibunga, nelelek nai ekieki batisho te dukuya. Neeku ore osiwuo oinguaa esimiti te biotisho oltungani nemee sidai enare nepaashi ele siwuo pemekiyeki batisho te dukuya, naa ore neikoni pee epaashi eladuo siwuo, keishopi nkitambaani ayen too nkumeshin teneaku kelo oltungani aitumiya eladuo esimiti. Indim sii atapaasha enchoto naimu esiwuo amuore pilo inaalo naa mikintoki eladuo simiti ajing alang tenilo dialo naloto esiwuo amu akieki esiwuo ale simiti.

Ore ntokii naidiim atoliimu tena naa ore ena naa nkampuni najee naishomoito aiteng'en ltung'ana asho aitoduaya esia naasita pee etumooki ltung'anak atusuuj tang'araki enadoo siai naesita. Ore ena siai naa enetipaat oleng tang'ari ore oshii tataa keitodolu ajoo siai e teknolojia ena oshii siai egira aitodolu fenye naibelekenye nkoop etaa mashinini eitumia aasie siatin oleng. Neeku ore pee epoo kuloo ltung'ana aitodolu ltung'anak esiai naesita nelelek naa ketuum ltung'ana kumook oosuuj kaa oponuu naa matejoo tene eta ntokii namirita neponuu ainyang'u, tene etaa entokii negira aitoduyaa . Nepoonu ltung'ana adool ena ntokii neishipakino neinyang'u nedool sii nai matejoo nkibelekenya nagira ayau nesuuj kuloo ltung'anak aas ena naasita. Neeku naa pee ne maana ena.

Ore entoki nagira aasa tene, naa iltung'ana oshomoito aing'or ing'uesi ashu amanaa adol ing'uesin napaasha naaji natipikaki ewueji pee epuoi aing'or. Ore maana e kuna ng'uesi naa eyau iropiani, aa ore peewuonu iltung'ana toonkwapi e boo awuonu aing'or inaduo ng'uesi, neisho enkop natii kuna ng'uesin menoto iropiani. Ore naduo ropiani naatumi tene, keidimi aitumiya ateshetie isukulini, neitobirieki ilbarabarani, neshetieki isipitalini, neasieki nkulie baa ake kumok naayau maindileo enaduo kop. Neaku ore entoki nagira aasa naa keetuo ilatalii ashu iltung'ana oing'ua inkwapi e boo, nepuonu meitamanari meshomo aing'or ing'uesin napaasha. Egira aing'or ena ng'ues natekedo engari neaku keetuo aing'or kuna ng'uesi peeishoru iropiani.

Mesidai tenipik enchata niyerishore enkop natii enterit, ore batisho naata ana inshata tenipik enkop naa kelelek elo adumu loiterioni te nkop neyau eladuo irorioni apik enaduo daa niyerita. Ore sii enkae, ore ena terit naa ketunyi iltunganak oinguaa wejitin napaasha, oyautwa loireyoni to wejitin napaasha too nkejek, neaku ore batisho natii enaduo inshata teninteleki enkop natii enterit naa kelelek eyau imoyiaritin tengaraki iladuo oirerioni ooponu ashulare indaki, neaku menare neitelekini enchata niyerishore enkop enare naa keata eweji sidai ninteleki peepaash iladuo irerieni pemeyau apik atua indaki, neaku keyeu neitalami ntokitin niyerishore enkop natii enterit pemeitushulaki ilererieni indaki.

Ore enaiko tenalimu ena, naa ore ena naa olarikoni ogira airorie nkipindini napaasha. aataa Kuna nkipindini naaya lomon. egira ainosaki eneiko ebae naje aikunari. ore pee eetae enyamali naje ashu entoki naje. nayieuni nelikini iltunganak lenkop, naa kelo olarikoni airorie Kuna kipindini ays lomon. neitabaiki iltunganak, enaduoo toki nayieu nening .neeku ore peelotu olarikoni. airorie iltunganak nening iltunganak le nkop pookin. tenkaraki kitabaiki inaduoo kipindini neyiolou enegirae, Aiko teneramati tenkoitoi naje. neeku kisho iltunganak

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa ore kuna naa inkera, naashomoito enkisuma, neaku egira aatoni meitodoli eneiko teneitumiya kuna mashinini. Ore kuna mashinini na imashinini naitodolu teknolojia e tenakata, naa tenijing' atua enaduo mashini, aa taa tening'oru entoki naje, iliki ake ena mashini entoki niyou nidol, nekishukoki emashini, nena tokitin pookin todua anaa eneishaakino. Neaku ore entoki nadamu, tenadol ena naa enaigira enkop aikunaari tena kata, eibelekenye enkop etaa teknolojia ng'ejuk egirai aitumiya neaku lazma pee eitodoli iltung'ana ashu etamoki eneiko teneitumiya kuna malin atumie eng'eno enkop nagira aendelea, naa ina toki nalotu indamunot tenadol ena.

Ore entoki nagira aasa tene, naa oldakitari, oshomo aipimo inkera, eetae emoyian naje naaji nayewuo. niriwari ildakitarini, meshomoito nkang'itie, aabak nkera ashu aipimo aayiolou ajo etabaikia ena moyian ashu Eton eitu. ore peetumi nkera naanotito ena moyian naa kishori irkeek, nebaki. pee eishiu. ore sii peetumi, neton eitu ebaiki ena moyian naa kidimi aisuima ashu, aishoo irkeek oibooyo enaduo moyian pee netum inaduoo kera. neeku. ore entoki nagira aasa tene. egira oldakitari aipimo nkera peeyiolou moyiaritin naata, peisho irkeek anaa enaishaakino. peeishiunye naamuoi. nibooyo ena moyian too neton eitu etum.

Ore entoki nagira aasa tene, naa oldakitari oshomo aipimo inkera, eetae emoyian naje, naai nayewuo. niriwari ildakitarini meshomoito nkang'itie aabak nkera. ashu aipimo aayiolou ajo, etabaikia ena moyiaan. arashu Eton eitu. ore peetumi nkera naanotito ena moyian naa kishori irkeek, nebaiki pee eishiu ore sii pee etumu neton eitu ebaiki ena moyian naa kidimi aisuima ashu, aishoo ilkeek oibooyo enaduo moyian, pee metum inaduoo kera. neeku ore ntoki nagira aasa tene. egira oldakitari, aipimo nkera peeyiolou moyiaritin naata. peeisho irkeek anaa enaishaakino. peeishiunye inaamuoi. neiboyo ena moyian teeneitu etum.